Ore enasiai naa kitodolou ajo eunoto omaua , ore enasiai tenkopang' nemesapuk amu kirowua enkopang' nemeyieu imaua enkirowuaj , neeku kekiti enkare naa ketii enkolong' enkop ang' oleng' , niaku mekias enasiai.

Teneoku endaa tolchamba nitauni neiki tenkolong' miting'o enkare tendaa pee eyai enshumishoreki ore eton ejon endaa naa keuni oshi olchamba niremokini endaa metubulu tenkoitoi sidai nitalami irbuketa oolam endaa ore tinkata neton mitayuni endaa amu itu eoku endaa kulingana o eyieunoto nayieuni.

Ore eimu enkoitoi e teknolojia nekitadua ajo kiidim oltung'ani aisumayu ata elakuaniki sukuul, kitadua sii ake aajo ore eimu ake ina oitoi naa kiidim ake oltung'ani ataasa esiai enye etii enetii eimu ina oitoi e teknolojia.

Ketii enauri sapuk tenitauni endaa olchambai kutitik aa karaki aa kuti olorere oitayu amu kekinyi endaa openy neeku metumi mpisai naalakieki likai orere oitu ninche mitayu ina daa.

Keetae inkoitoi kumok naitumiai e teknolojia aturie ilchambai, ah ore nabo naa kitumiai iltarakitani aturishore, Keetae si emashini nadung' inkujit aitelelek esiai olchamba, nitokini aku keetae si iloing'ok oturushereki, naa aisiai sinye ina, naitelelek esiai eunore.

Keetae inkoitoi kumok nashumieki iropiyiani, ah ore nabo, indim ainyang'u inkishu tebei eabori nekiponu aisho faida badaye. Ore enkae naa aidim si atushuma ropiyiani inonok tebenki, idim si atushuma iropiyiani inonok te m-shwari.

Ore tene naa kitodolita iyiook ajoki ketii olchamba oitobiraki irrwarrin, ore tene naa kitodolu ajo ifaa pee iyata oltung'ani eng'eno eunore olnyanya o enkitunguuni aa ninche oshi itobirakini irrwarrin tolchamba.

Kedamuni lelo marei tenkaraki esiai sidai apa nataasa lelo tung'anak, ah ore pekiata yiok erasaroto, ninche oitautuo yiok tonkaik oloibor tiatua enkironya sapuk oloibor.

Kekumok oleng' iltung'anak otii ormarei lai amu, kera apa nche lopapa imiet. Nemetii olemeeta ormarei lenye, neeta kila oltasat intasati uni natoishote karibu kila mtu inkera naapishana. Neeku sapuk ilo marei.

Ore enaidurra oingati na keng'uar pooki tung'ani peduaya, ah njere, kidur oshi nche ingati tenkata nabo, neshukunye tenkata nabo. Ina pee, isho iltalii meetu enaake aing'or enaidurra oingati.